Ore eninko tenitum enabae, naa ele matundai imper aitaa are, pitum anoto lelo ng'anayio, niasishore ashu itum naa ainosa.

Ore tesipata, maata eng'eno naipirta ele ng'anayioi. Kake ore elio, tempisha, naa orng'anayioi ake ninye. Neeku, maata eng'eno naipirta ele ng'anayioi.

Ore enasiai, nemisapuk oleng' tenkop ang'. Tenkaraki, ore ele ng'anayioi, nemeuni arashu metumi tenkop ang' anaa enalio. Neeku meesapuk, tenkaraki entumoto.

Ore enaiko tenaisum oltung'ani peyiolou enasiai, naa kaitadol enaikoni tenitauni kulo ng'anayio teneeku eoto. Ataa, kaliki ajoki, ore ake peeku eo ele ng'anayioi, naa kedung'u kulo loodo. Ashu, aitayu akeyie orng'anayioi pookin otodoro, amu ore edoron naa kitodolu ajo eo ilo ng'anayioi. Neeku ore peyiolou ilo tung'ani enasiai, naa kaitadol enikoni tenedung'uni, kulo ng'anayio teneeku eoto.

Ore ena baee nagira aaza tene, naa ore kulo lewaa negira aitobirr ewueji naunieki impuka, tenkitobirata ekisasa ore te kuna olong'i neteleliaa irkasi etaa kitobiri ake ewueji naijo ene niunishore, tenimiata ewueji duoo nalala ashu alshamba sapuk olala liunishore ashu liasishore, neeku kore kulo lewa, negira aitobirr olshamba kake te nkarriano ee kisasa peetum atuunie impuka.

Eeh keidimayuu pee itadoiyo ndilai ositima aitadoki ltung'ana golikinot terewa ondilai. Neisulaaki tena rishaata naiyeuo maendeleo e dijital. Neeku keidimai pii pee itadooyo golikinot arashu aitadooki ltung'ana oetaa golikinot terewata ondilai.

Ore rewata e meli naa kaitegemea ajoo kaa meli amu keetai melii tofauti naitegemea olkasi lenchee ana ene daa enadoo meli. Keetai melii naanap lolaang' neetai sii naanap oloirobi . Neeku kore erewata naa keitegemea ajoo kaa meli . Ore sii te mpisai naitalakuni te laata e meli e saa naboo naa keitegemea ajoo kajii elooto ana ee naa kajii itii.

Ore ele lee naa kegira aretoki kuna tasati apik solar atua kuna ajijik naji greenhouse naunishoreki aunie mpuka o nkulie ake tokitin pookin. Neeku egira aretoki apik solar peetum ataashishore te siai enye eunore o mpuka.

Eitu aikata ashetia irpapit amu araa ole ,ore tenkop ang naa ntomonok ake esheti irpapit ,kake ore duo tenchetare orpapit ,kebik entomononi eshetitae .ore enaa enayilo ,kesheti entomononi Isaiah are ata saai uni .aa taa keitegemea ajo kakwa papit eshetitae ,neeku eitu aikata asheti.

Ore engunia e simitii na miai napishana ake te nkopang. Ore osimiti sidai oshetishoroki naa simba cement. Ninye doo shii oleng ashetishoreki.

Ore ena baye enchatata e kuna ajijik naaji greenhouse nibelekenye tenkop ang' oleng' a taa mekure itumiai oleng' arashu easishoreki oleng' tenkaraki enchan. Ore apa too nkolong'i natulusoitie ashu too larin otulusoitie nemesha apa oleng', neeku kebiki nkolong'i kumok ashu ilarin tolameyu neasishoreki kuna ajijik aunishore aun ndaiki enaa mpuka o ndaiki akeyie napaasha peetumi ataashishore te ramatare. Kake eibelekenye naa tenkaraki enchan nayeuo enkop we nkibelekenyata oloing'ang'e.

Kore irkwaaki le nkisilonore naa keidiim enyalaa enkibelekenyata e mtandao e dijitol otii olkereng'et le Garissa to baya naijoo ore nkisilonore naijoo ene, ene nkaadi naoshekii esimu itii ena nkop naa keidiim anyalaa enkibelekenyata e dijitol. Aata mintoki najii aitumokii atijing'aa mtandao teneeku isilinishie oleng. Ore sii esilee o ropiani e simu aa kuna najii fuliza ashu kuna nkutii ake iyee kumook, ashu kuna nkulee ake iyee naishoori, kuna sileen ake iyee naishoori te simu naa keinyaal pii neitaroyoo esia e dijitol itii eloo lkereng'et amu lkereng'et olakwaa neeku keidiamayu pii kinyalakii baya kumook oleng ana noloing'ang'i okulee ake kumook naidiimayu neinyaala.

ore eningo tenisir olturur le sacco naa pee ingas oltingani agelu ajo kalo turur le sacco naaji iyieu nilo asirie koon amuu kepaasha iltururi le sacco te kuna olong'i, eetae inormwalimuni, eetae enooldakitarini netae sii enoolairemok o kulie ake kumok oleng naatae taata tenkop. neeku ore eningo tenisir, ore ake pee indip atayiolo ajo kaa sacco naaji iyieu nijing ashu iyieu nisirie kewan, nilo etii arashu enetumieki ina sacco nikipiki atua ina sacco aa inchooyo inkarn inonok namba enkitambulisho niyaku ormembai leina sacco, ninteru apik impisai inonok, ekinchori sii entoki naji account no nitum naake ai save arashu apik iropiyiani inonok tenkata niyieu, nintayu terishata niyieu.

Eeh kenarikino oleng tinisum nijurru nkoitoi naaibalieki to nena otoi e dijital naisilunyieki ropian to simui ana branch o Tala o nkulee ake kumook tang'araki aimook ltung'anak lemeisoma nejurru nena otoi naibaleeki endumunoto e silee. Ore te siadii nelotuu aaku enyamali teninye. Ataa nkotoi naijoo keropian najii ajaa naidiim atoponari tenekichorii esile. Kanu edimayu pilaak ena silee, kanu eiyeuu enia ampunii nilaak ena silee. Nkotoi naijoo nena eishakino nijurru oleng piimia ake esilee nilaakino atalaa ashuu niking'oliki najii nena otoi netuu apa ing'aas ajurru.

Ore iroritata oltung'ani oitagore te mtandao naa aing'as aaku aikumook nkotoi nairoreki. Ore nkotoi e dukuya naa esiraata e nkilikuu ibaaki nikigira asirakino elkilikuu neigero. Neeku ore tana kisirita doo nkilikuu ashu aigerokino message naa aidimu enkaai atua aoshoki ake. Ore te mtandao naa keoshii esimu kaidiim atooshoki entokii najii voice call ana video call metaa ekigira aing'oraa naitoboor naliiki najii olomoon loitoboor ninye te nyamali naata ashuu te nyamali neitagoro. Tana tenedimayu nebaaki naa nanu enyala pee itagore naa kaomoon empalikino te nkotoi enkiroroto aata kaoshoki esimu ashu aoshoki video call ashuu asirakii message aomonito empalikino teneloo naa nanu oitagoro. Neeku nejaa aiko tenantoborr oltung'ani oitagore.

Ene tipat ena baye tenkop ang' oleng' amu ore ena naa ormutandao le youtube, naa kore youtube ketumi te simu neeku indim atodolie isinkolioitin naaji liyeu, nidolie sii mbaa kumok naji niyeu. Ore enkae nae indim oltung'ani aitobira account nara enino tena youtube ake nipik mbaa inonok naji te nkutuk oo lashumba content, tenaa kuna baa naitakwenisho ashu isinkolioitin tenira olaranyani, ashu enkikoo too enkikoo oltung'anak. Indim ake aitobira ividioi inonok nipik ormutandao le youtube netum iltung'anak aatodol, nening', nebaiki enkikoo. Neeku ene maana nee ene tipat oleng' ena baye naji youtube tenkop ang' oleng' amu keretisho.

Ore ena siai naa keitodoluu elbaarnot otururote egiraa aisuma enkisuma olmtandao arashu esiai e kompyuta aata etio ninchee tene neboo pee etuum aitayelutoo netuum anotoo eng'eno najuut te aloo esiai omashini e kompyuta. Tana eetaa aai bayi naasita eitumia emashinini enyee aa laptops. Neeku abaaki neeta eng'eno naasita ashuu ntokii nagira aisuma nia pee etururote tene.

Ore ndaakin sidaan naitagool nkerra te ndaama pookin naa ndaakin naijoo najii olgali. Tenenyaa enkerrai olgali naa keitagool oleng amu keishoo enkolong e sesen. Neitagol sii te ndaama naishoo. Ore sii aitoki endaa naijoo enkuashen naa enkai ndaa sii ninye ena naitagol enkerra. Ore sii aitoki eng'irii naa keitagol nkerra amu keishoo enkolong e sesen teneboo o kulee. Ore si kulee naa enkai ndaa naijii naidiim aitagolo nkerra neishoo enkolong o sesen te ndaama musimaa.

Ore ng'enoo naiyeu paa atuum ataasa ena siai naa lasima pietaa ng'enoo e ntoki najii ICT arashu kompyuta amu ore ICT arashu ng'enoo ekompyuta naa kiteng'eni pii ituum atasishore kuna mashinini naijoo taa mashinini naijoo kompyuta maate. Entoki najii projectors naa idiim naa dii ataasishoreki to baya naijoo kuna. Neeku eyeunoo eng'eno sapuk najuut e ICT tena siai.

Ore ebaye nagira aloo dukuya tene naa ekiteng'enare e mwalimuni e losho le Kenya to mbaa naipirita nkompyutani aa kejii te nkutuuk e lashumba ICT. Neeku keiteng'eni mwalimuni anaikoo tenetumia nena emashinini onkabila e computers . Neeku enia nkiteng'enare ena nalotoo edukuya aata mwalimuni eteng'ena ang'aas pee etokinii ninchee apoo aiteng'ene nkera. Neeku ekiteng'enare e mwalimuni to mbaa e ICT aa nkopmyutani to mashinini e kompyuta ninyee naloitoo dukuya.

Keidiim ena siai eibelekenyayuu toosai ataa kore tenia nkaata na gaarin kuna naitashee. Ebaaki naa kulo lorere erujutoo pee etuum atanaap. Neeku kore pee eibelekenya ena siai naa tene ijiip lorere ebaye naasita nepukuu kuna gaarin anaap eyaa wuejitin neemanyaa ashuu nepoo pooki ng'aai. Neeku naa ekibelekenyata naiidiim aibelekenye toosai.

Ore ebaye naitishipisho tena siai naa enkitotio onkerra e sukuul naigirai entotii tene te ndaa sidai, kuloo oerii otii ena ashumbai. Neeku ore bayi naitishipisho tene pii naa enkitotio onkerra e sukuul amu ekumook nkerra nemeeta endaa to sukuulini. Neeku ore ana ashumbai teneboo okulikai negiraa aitotii kuna nkerra e sukuul ebaye neitishipisho oleng.

Or sipitalini naata ereteto o rubat torkerenket le Kisumu naa sipitali naijo ene Aga khan hospital natii Kisumu. Ore sii enkae naa sipitali naji Kisumu specialist natii ake siinye ilo kereng'et le Kisumu, o sipitali naji Kisumu refferal hospital nati sininye ilo kereng'et. Neeku nena sipitalini sapukin naata ereteto oo rubat te ilo kereng'et.

Eeh kadamu ore enkolong' naabaiye ataasa ana siai naa atii sukuul. Kigiraa aouku enkare naooki o naashishoreki te sukuul ataa aituukuiye ndaarasani arasho enaoki. Keutokino nkeraa aore nkeraa kundaa aiyook naatii shaadi naa keeruumu ninchee aibuung' enia maashini peetum aturuumu enkare. Ore entoiyie natii edukuya naa keokuu ninchee alaa te elbaaket arashu to liitai pee etuum atook ashoo etuum awetaa ewueji neashishoreki.

Ore pee manyorr ena bae naloito dukuyaa tene, naa eturrumorote kuna kera oleng', ometaa ketii inkera kutiti naironyitae, naa meishaakino neironya inkera, eorro naaji entoki, neeku meesidai ena rrumoroto oo nkera naaiturirrote tene egira arrumoro, keishaakino netoosho orkereri neitashe pooki ng'ae, te wueji neishaakino.

Enetipat ena bae napiki inkera enebo, pee etumi atorrip neing'ori pemeas inkiaasin nemeshiaakino, aa taa peemeipang' naaji boo, netumore imbaa torrok. Ore sii ena bae natipikaki kuna kera ele carpet enkop, naa kisidai pii amuu keret nena kera peemedumu enkijape naa keret sii peeiguran, amu kore nkera naa kenyorr enkiguran nemeyiolo atotoni te wueji nebo, anaa tolorika neeku keyieu ewueji neiperiperare we wueji nedalare.

Enetipat ena bae naasita ele tungani amu ekira aiteng'en inkera maanaabo tiatua darasa naa ketumoki inakata atayiolo, eyiuna e kila enkerai ashu enyamali naata kila enkerai tiatua darasa neeku aisidai ena bae naasita ele tung'ani, arashu ormalimui.

Keyieu niata eng'eno naipirrta kuna Mashinini e computer eng'eno nagut tialo kuna Mashinini niyiolou ataasishore, niyiolou eneikoni teneyasishoreki, niyiolou sii naaji airriwai irkiliku nitum ataasishore ena mashini neeku eyiunoyu eng'eno enkisuma naji I.C.T, ashu computer studies piitumoki ataasa ena siaai.

Ore intokitin nadolita tene, naa imbukui naisumare nkera, aa taa ketii imbukui oo nkisumaritin napaasha, etii imbukui naisumareki enkisuma ee kingereza, natii ebuku naji dictionary adolita sii ebuku ee osabu naji primary mathematics, etii sii embuku enkisuma naji science, netii embuku, netii sii imbukui enkisuma naji Kiswahili neeku ore tene nadolita imbukui oo nkisumaritin napaasha naisumare inkera.

Ore ena baye naa keibelekenya to nkolong'i o rishaat, ataa ore pee iteruu nkeraai etoon akitii naa laarin aare eyaa etii sukuul e nasari. Neitokii ajiing laarin ilee sukuul e premari. Neitokii aloo laarin ilee sukuul e sekondari. Ore laarin okunii le muishoo naa ene sukuul e college arashu university. Neeku keibelekenya ana laarin le nkerrai onkatitin sii ana enapoitoo rishaat.

Ore ebaye naitadamu ana siai tenadol naa kadamu ng'olikinot naimaa nkerra nemeeta sukuul. Ong'olikinot sii naimaa kuna nkerra tena murua, amu sukuul ena arashu ldarasa natii aborii oljaata netii nkerra teneboo olmalimui. Neeku kaitadamu ng'olikinot kumook nagiraa kuna nkerra aimaa. Ore eng'olikinoto edukuya naa echaan, teneloo neshaa neku keishaaki kuna nkerra amu meeta wueji neitomoo te chaan. Ore enia aare naaku enkijape aisapuuk oleng enkijape nanyaa kuna nkerra netoon akutitik. Neeku ng'olikinot kumook eitadamu tenenadol ena.

Ore embaye naloitoo dukuya tene naa nkerra kutitiik e sukuul nagira aisoma. Egira aitumia emashini najii Ipad ninye ana negira kuna nkerra aitumia. Negira ashipakino ana enaieo te mpisha egira entito ashipaa teng'araki ena nkisoma eimuu ena mashini najii Ipad.

Ore ebaye nailoitoo dukuya tene naa nkeraa e sukulul nagira esomaa . Agiraa aitumia emashini enkisuma e kuloo oolong'i naaji ipad. Negiraa sii kuna nkeraa ashipaakino ena nkisoma etumia ena mashiini ena naileo te mpishaa. Etishipakinote nkeraa enkisomaa.

Ore ena nkiteng'ena esiai ashoo enkisoma najii ICT, netoon agiraa aitobirari te nkopaang' ataa kewueni laing'ueni aiteng'enisho neiteng'en oloorere, nkeraa e sukuul, olbaarunoot te murrua, teneboo o ntomoonok o lpayieni. Neiteng'eni eng'enoo teneboo ofaida naiyau eng'eno omashinini e ICT.

Ore embaye naloito dukuya tene naa emalimui nagira aisum nkera te darasa. Neeku kore tena saa egira aas entoki naji tisi nelak nkaek enje te nkiti rishata ake pee itoki enkisuma aiendelea. Neeku ninye naloito dukuya tene.

Ore tenadol ena naitadamu nkiragat e sukuul o nkera nairag atua sukuul aake eji boarding. Neeku ore kuna naa ndapashi e nena kera nairag atua sukuul tiatua enkaji nairagi aake eji dormitory, neeku ninye ena naa kaitadamu ina kata.

Ore eninko tenisum iltung'anak peeyolou ena siai naa intodol enikuni tenitumiai ena toki naibunkita ele tung'ani aa taa keji inatoki mouse. Itumiai oleng' te siai e komputa aa ninye intumia arewue mbaa niyeu nirum teina komputa, kekisaidia nekiret tiatua komputa. Neeku isum iltung'anak aitodol eniko teniasisho we eninko teniasishore.

Ene tipat oleng' ena baye naa kishaakino te pooki nkae amu kore kuna toyie negira aashipakino amu idipa ninje enkisuma enje. Ishopito irkilani tenebo o nkopiani ooji graduation gowns aa taa ine masho enkidipata e sukuul, aa ninye eji graduation. Neeku ene tipat oleng' ena kias enkidipata e sukuul te pooki nkae. Teninteru enkisuma naa aisidai oleng' tenilo aitabaya amu keeku intabayie enduata.

Ene tipat ena baye amu ore embaye naloito dukuya tene naa enkikena oo nkurai aata etooshoki eng'elare neeku egirai aiken peeyolouni ajo kang'ai oisulua te ng'elare. Neeku aisidai oleng' naa ene tipat amu keyolouni olarikoni anaa ilarikok oorikisho tolosho anaa te murua.